Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũrĩa arĩmi makoretwo mekĩrĩire kĩyo ũrĩmi-inĩ, nĩ makoretwo makĩrĩma indo mĩhĩrĩga mĩingĩ, kũrĩa ikoretwo ciĩna kĩguni mũno, nĩ tondũ marĩkia gũkorwo makĩhanda, nĩ makoragwo magĩcitwara thĩinĩ wa thoko, magakorwo makĩendia ona magakorwo makĩona mbeca. Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũrĩa andũ makoretwo ona makĩgunĩka na indo ta mboga, nĩ makoragwo ona makĩrĩa ciĩta mboga maka makarĩa.

Harĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ. Ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ nĩũkoretwo wĩna kĩguni mũno kurĩ arĩmi, nĩ gũkorwo arĩmi nĩ makoretwo makĩrĩithia ngũkũ, kũrĩa marakorwo makĩgunĩka nacio. Magakorwo makĩona matumbĩ, matumbĩ marĩa moyaga magatwara thoko ona makendia makona mbeca. Ona magakorwo magĩciendia ciĩ ta nyama; andũ nĩmakoretwo makĩrĩa nyama cia ngũkũ mũno. Harĩ bata mũnene mũno kũrĩithia ngũkũ tondũ ngũkũ nĩcikoretwo ciĩ na kĩguni mũno harĩ arĩmi.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona indo mĩthemba mĩingĩ, ngona nyeni, ngona nyanya, itũngũrũ, kaarati. Maũndũ ma bata haha nĩ itũngũrũ, nyanya na indo ici ciothe ndĩrona haha, nĩgũkorwo ũrĩgũkorwo ũgĩcirĩa, nĩ cikoragwo cigĩteithĩrĩria mũndũ thĩinĩ wa mwĩrĩ kuongerera thakame, ona mwĩrĩ ũkagĩa na afya. Maũndũ marĩa ma bata haha, nĩ atĩ indo ici ciendagio thoko-inĩ, na kĩndũ gĩothe kĩrĩa mũndũ akoragwo agĩbatara akĩonaga thoko-inĩ, nginya matunda mĩthemba yothe.

Haha ndĩrona andũ aya, arĩa nĩ andũ ana na manyitĩte gĩbica, kĩrĩa kĩroneka gĩcoretwo indo mĩthemba mĩingĩ ta karati, nyanya, hoho ona nyeni. Mũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha, nĩ kuona atĩ nĩ gũthomithia marathomithia andũ, ũhoro wa indo iria ikoretwo igĩteithĩrĩria andũ thĩinĩ wa mwĩrĩ. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno, nĩ tondũ andũ nĩ makoragwo magĩteithĩka na mĩthomithĩrie ĩno.

Ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ akorwo abangĩte mbeca ciake cia kwanjĩrĩria ũndũ ũyũ, nĩ gũkorwo ũndũ ũyũ nĩ ũbataraga gũkorwo wĩna mbeca na mĩbangĩre, nĩgetha akorwo agĩthondeka nyũmba ĩno ya maratathi. Ĩno andũ arĩa makoragwo makĩrĩmĩra thĩinĩ wayo, makoragwo makĩhanda indo mĩthemba mĩingĩ. Ũndũ ũyũ ũrĩa ingĩruta mũndũ kũwĩka, nĩ arĩkia gwaka nyũmba ĩno agathondeka tĩri ũcio ũgakorwo ũthũrimĩtwo, nĩgetha ahote gũkorwo akĩhandĩra indo ciake kuo.

Haha ndĩrona irio mĩthemba mĩingĩ. Irio ici ciothe ndĩrona haha na ikoragwo ciĩ na cama mũno rĩrĩa mũndũ arakorwo akĩrĩa nĩ gũkorwo cikoragwo cithondeketwo wega na igakorwo irugĩtwo wega. Haha ndĩrona irio mĩhĩrĩga mĩingĩ. O maũndũ ma bata haha ni kũrĩa indo imwe iria ironeka ciĩ healthy, ciĩ na kĩguni mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ, kũrĩa mũndũ akoragwo akĩrĩa indo ta ici ndĩrona haha cikoragwo ciĩkĩrĩtwo nyeni kũu gatagatĩ ũkarĩa.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona Diana, arĩ thĩiniĩ wa kambuni ĩno ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthondeka mũtu ũyũ wa raha. Andũ nĩmakoretwo makĩrĩa kabagara no gakorwo kena cama mũno. Thĩiniĩ wa mbica ĩno kĩrĩa ndĩrona ndĩrona anyitĩte mũtu, akĩonania mũtu ũyũ akĩũgathĩrĩria, nĩ tondũ nĩũkoretwo wĩ na cama mũno, andũ nĩmakoretwo makĩruga ngima nagwo ona makaigua ĩĩ thaka mũno na ĩrĩ na cama.

Ũndũ ũyũ ti ũkoragwo wĩ mũritũ mũno kũwĩka, nĩ gũkorwo andũ ona nĩ makoragwo makĩhandĩra maraĩ-inĩ makũrũ, ona kana mambaketi, magakorwo magĩĩkĩra tĩri thĩinĩ wamo, na magakorwo matukanĩtie tĩri ũcio na thumu, kũrĩa tĩri ũcio watukanio na thumu ũitagĩrĩria maĩ, nĩgetha ũkorwo ũgĩkĩra thĩinĩ wa mkũnia-inĩ maya, ona kana maraĩ-inĩ kana mambaketi, ũgakorwo ũkĩhandĩra nyeni ciaku ho, bata no ũkorwo ũgĩcitĩrĩria maĩ, nĩgetha cihote gũkũra na cihote kũgwata.

Irio ici ũharagĩrĩria, ũkamba ũgatherũkia nyama yaku. Yarĩkia kũhĩahĩa ũkamĩruta ũgekĩra thĩiniĩ wa bakũri-inĩ. Ũgacoka ũgakaranga gĩtũngũrũ, warĩkia gũkaranga gĩtũngũrũ gĩaku na nyanya, ũgekĩra nyama yaku hau ũgakaranga, yarĩkia kũhĩa ũkaihũra. Ũgacoka ũgakorwo ũthithite waru kado , waru icio ũgacoka ũgacitherũkia cigatheratherũka hanini, ciarĩkia gũtheratherũka hanini ũgaikia maguta-inĩ. Ciarĩkia kũhĩa ũkaihũra nogathondeka kachumbari kado, kachumbari.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mathai. Rũrĩrĩ rũrũ rwa mathai nĩ makoragwo na ũnyitanĩri mũnene mũno, kũrĩa makoragwo magĩthĩnja ng'ombe, magakorwo makĩrĩanĩra hamwe. Thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩno, ndĩrona tarĩ kũhĩhia marahĩhia nyama thĩinĩ wa rũtara rũrũ, harĩa makoragwo makĩhĩhia, yarĩkia kũhĩa magakorwo makĩrĩanĩra hamwe marĩ ta ta rũrĩrĩ, nĩgũkorwo nĩ makoragwo mendaine na maiguanĩte.

Rĩrĩa ndona ũũ mbica-inĩ ĩno ndĩrona haha, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩũrĩa andũ makoragwo makĩrĩa ngũkũ ĩno ona maakarĩa waru ici, nĩikoragwo ina cama mũno na andũ makoragwo mendete ona gũtuĩka citĩkoragwo cigĩtĩithĩrĩria mũno thĩ-inĩ wa mwĩrĩ, nĩgũkorwo cikoragwo cikiongerera maguta thĩ-inĩ wa mwĩrĩ, na rĩrĩa ndona mbica ĩno kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩatĩ andũ mangĩkoragwo makĩrĩa tũirio tũnini tũkonainiĩ na indo ta ici nomakorwo magĩthima gĩthimi thĩ-inĩ wa mwĩrĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ mũihũro wa maĩ, rĩrĩa kuurĩte mbura nene, nĩ gũkoragwo kwĩna thĩna wa gũkorwo andũ magĩkuo nĩ kĩguũ, na nyũmba igakorwo ciarahĩirwo nĩ maĩ. Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ andũ makagerageria kwehera kũrĩa guothe kũngĩkorwo gũkĩaraha maĩ ta maya, kana kũrĩa gũbatiĩ gũkorwo gũkĩenjwo mĩkaro andũ makenja, nĩgetha maĩ makona gwa kũgera, matikae gũkorwo magĩũka thĩinĩ wa nyũmba ciao.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũthuri, harĩa ahana tarĩ kũngania arongania mahuti. Rita rĩakwa rĩambere ndekire ũndũ ũyũ, twahandĩte mbembe, na rĩrĩa twakorirwo tũkĩhanda mbembe tũgĩcirĩmĩra, rĩrĩa ciakorirwo cikĩhana ta citakwagĩra, nĩ twakorirwo tũkĩehereria mahuti thĩinĩ wa mabebe mau, nĩgetha ikorwo cikĩagĩra, ona tũgĩkorwo tũkĩeheria mabebe marĩa monekaga ta marĩ momĩrĩru, momĩre nĩ riũa, na tũgĩkorwo tũkĩhũra maĩ nĩgetha ikorwo ikĩagĩra.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ matũnganĩte gũkũ na harĩ amwe maroneka tarĩ anene, na rĩrĩa ndĩrona ũũ ndĩrona mũndũ wĩ haha tarĩ kũmũtarĩria aramũtarĩria ũhoro ũkonainie na kĩndũ ta cumbi na indo ta mbegũ cia mboga kana matharũ. Ũria kũhana tarĩ kũmũĩra aramũĩra mbegu icio nĩ njega na ciĩkaga atĩa thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ya o mũthenya o mũthenya na nĩ ikoretwo rĩngĩ ina kĩguni kũrĩ arĩmi . Ahana tarĩ gũtarĩria aramũtarĩria akĩmũthomithagia.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mathai na ngona ngari, kũrĩa mahana tarĩ gũikia maraikia ng'ombe thĩinĩ wa ngari, na imwe ironeka tarĩ ikuĩte, na imwe ironeka ihinyĩrĩrĩkĩte mũno, thĩinĩ wa mbica ĩno, kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ndĩrona tarĩ gũcithamia, nĩgetha ikorwo igĩthiĩ kũndũ ikũhota gũkorwo ikĩrĩa kwĩna mahuti, na ikorwo ikĩhũna, tondũ imwe cironeka ikuĩte nĩ kũhũta, na imwe ikoneka cihinyĩrĩrĩkĩte mũno, rĩu maroneka tarĩ gwĩkĩra marekĩra thĩinĩ wa ngari nĩgetha makorwo magĩcithamia.

Harĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ, ũrĩa ũndũ ũyũ nyonaga nĩ ũrĩmi wa gũkorwo ũkĩhanda na mĩberethi ĩno, kũrĩa andũ makoretwo makĩgunĩka mũno na ũrĩmi ũyũ, nĩgũkorwo mĩberethi ĩno rĩrĩa wakorwo ũgĩĩkĩra ũũ, mĩmera nĩ ĩkoragwo ĩkĩheo maĩ o kahora kahora, na ĩgakorwo ĩkĩnyua maĩ o mũthenya. Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ itũngũrũ, ũrĩmi ũyũ wa itũngũrũ nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni mũno kũrĩ andũ a rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorwo nĩmakoretwo makĩhanda na magakorwo makĩgunĩka nĩcio.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ ekĩrĩte kĩratathi agakorwo agĩĩkĩra kĩndũ ho, ũbatiĩ gũkorwo mwĩna kĩratathi gĩaku kĩirũ, nĩgetha ũkorwo ũgĩĩka ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ ndĩrona andũ aya magĩka thĩinĩ wa mbica ĩno, nĩ kũrĩa andũ makoragwo magĩĩkĩra mahuti makamathika, nĩgetha makorwo makĩ makĩrĩ na irio cia kũhee mahiũ mao, ũndũ ũyũ ũbata nĩ ũkorwo wĩna iratathi inene rĩa mburaki, kũrĩa andũ makoragwo makĩhũthĩra rĩo.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ mahandĩte irio wega na mũtaratara, kũrĩa ironeka cihandĩirwo thĩinĩ wa tũmĩgũnda tũthondekereirwo wega, na ikoneka ciagĩrĩte mũno. Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩ tũkoragwo tũkĩhanda indo ta ici, tũgakorwo tũcihandĩire thĩinĩ wa mũgũnda, kũrĩa tũkoragwo tũgĩcirora na ũigĩrĩrĩki, na tũgakorwo tukĩrĩmĩra ona tũkĩehereria ria, na igakorwo citaganĩte, citikoragwo citumanĩte ta ici.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa tondũ andũ a rũrĩrĩ nĩmakoretwo makĩrĩma nyeni mĩthemba mĩingĩ o na magakorwo makĩrĩma matunda ma mĩthemba mĩingĩ ,kũrĩa makoragwo magĩkĩra mahuti kando nĩ getha indo icio cigakorwo cikĩĩga ũgunyu, igakorwo itakũmĩrwo rĩrĩa kũara riũa inene. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩna bata mũno nĩgũkorwo rĩrĩa twakorwo tũkĩhanda indo ta mboga na matharũ na nyeni nĩtũkoretwo tũkĩgunĩka mũno nacio.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, tũkoretwo twenjete mateu magũkorwo makĩiga maaĩ ta ndemu, ona tũgakorwo tũkĩenja ithima, kũrĩa tũkoretwo tũkĩgunĩka mũno nacio, nĩgũkorwo nĩtũkoretwo tũkĩona maaĩ, ona tũtekũhũthĩra hinya wa moko gũtindĩka, nĩgetha makorwo makiuma, nĩtondũ rĩrĩa twakorwo tũkĩenja ndemu, nĩ ĩkoragwo ĩkĩruta maaĩ maingĩ, maaĩ marĩa tũkoragwo tũgĩkĩra mĩberethi magatũkinyĩra tũtakũhũthĩra hinya wa kũhiũria thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno ũũ ndĩrona.

Rĩrĩa ndona ũũ, ndĩrona mũtimia arũgamĩte haha akĩĩrorera wĩra wake ,kũrĩa ndĩrona gũthakarĩte na agakorwo akĩhanda mĩtĩ na agakorwo akĩhanda marigũ. Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, andũ mangĩkoragwo o na makĩhanda nginya mĩtĩ thĩiniĩ wa mĩgũnda yao kana mĩciĩ yao, no gũkoragwo kwĩ na rĩera rĩega na mbura ĩkahota gũkorwo ĩkiura, na andũ magakorwo makĩhota kũhanda indo ta ici ta marigũ na makahota gũkorwo makĩagĩra.

Haha ndĩrona mũndũ ekĩrĩte, ekĩrĩte ngirabu moko, kũrĩa aroneka agĩthũrima indo ici, nĩgetha akorwo agĩciharĩria. Haha ndĩrona nyanya, ngacoka ngona matunda ma nyeni mũthemba ũngĩ haha na matumbĩ. Maũndũ marĩa ma bata haha, nĩ indo ta ici ta nyanya, ona matunda maya ndĩrona, nĩ gũkorwo nĩ iteithagia mũndũ thĩinĩ wa mwĩrĩ, rĩrĩa wakorwo ũgĩcirĩa, ũgacoka ũgakorwo ũkĩrĩa matumbĩ magagũteithia thĩinĩ wa mwĩrĩ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona ta arĩ andũ marakorwo magĩkĩra takataka na takataka ici nĩ njihũru, kũrĩ imwe ĩroneka cirĩ thĩ citetwo na imwe ikoneka cihũranĩrĩire. Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ndĩrona mangĩkorwo magĩcinacina takataka imwe no gũkorwo ikĩnyihanyihia takataka kũingĩha na gũkorwo igĩitĩkanga thĩiniĩ wa thĩ. Haha ndĩrona mũtimia ũyũ agĩũka gũita takataka na takataka ici ironeka cihũrĩte.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mahũa mabangĩtwo mathandũkũ-inĩ maya kũrĩa mahana ta arĩ kũharĩrio maraharĩrio nĩ getha mahote gũkorwo magĩtũmwo mabũrũri ma na nja, nĩ getha andũ makorwo makĩhota gũkinyĩrwo nĩmo.Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ amwe makĩmabangaga haha magĩkũnjaga, arĩa maroneka ta arĩ kũmaharĩrĩria nĩ getha makorwo magĩikia thĩiniĩ wa mathandũkũ-inĩ maya, mahote gũkorwo magĩtũma mabũrũri ma na nja nĩ getha mahote gũkorwo makĩgunĩka na mbeca.

Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha, nĩ andũ marĩkia gũkorwo makĩhanda indo ciao thĩinĩ wa mĩgũnda, nĩ makoragwo makĩgetha, ona magakorwo magĩgĩthiĩ gũciendia thĩinĩ wa thoko, kũrĩa makoraga makĩgĩrĩrwo nĩ ngari, nĩgetha mahote gũkorwo magĩkinyia thĩinĩ wa thoko mahote gũkorwo makĩendia, maũndũ marĩa mangenagia nĩ kuona atĩ andũ ta aya magĩkorwo magĩbanga na mũbango mwega, makahota gũkorwo magĩcicokanĩrĩria na magabanga thĩinĩ wa ngaari, nginya igakorwo igĩbangĩka na ngari ĩkahota gũkorwo ĩgĩkinyia indo ici thĩinĩ wa thoko.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ nĩ makoretwo makĩrĩma ũrĩmi ũyũ wa mbembe, kũrĩa makoragwo macirĩma nĩ makoragwo o na magĩcianĩka nĩ getha mahote gũkorwo magĩciũmithia, mahote gũkorwo magĩtwara thĩiniĩ wa gĩthĩi. Ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ rĩrĩa twakorwo tũkĩhanda mbembe ta ici, twahota gũkorwo tũkĩgetha. Tũkoragwo o na tũgĩciũmithia tũkona mũtu na thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ nĩ makoretwo makĩgũnĩka mũno na ũrĩmi ũyũ wa mbembe nĩ tondũ ndũkoragwo ũgĩbatara mũno maũndũ maingĩ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ agĩthuura mahembe, kũrĩa aroneka tarĩ kũmacokanĩrĩria agĩthuraga marĩa mega na marĩa mathũku, na aroneka tarĩ thĩinĩ wa thoko, nĩgetha andũ mahote gũkorwo magĩũka kũgũra. Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũndũ ũyũ arĩmi nĩ makoretwo mawĩkĩrĩire mũno, kũrĩa marakorwo makĩrĩma ũrĩmi ũyũ wa maembe, nĩ makoretwo makĩrĩma mũno maembe, na magakorwo magĩĩteithia kana makĩgunĩka namo, nĩgũkorwo rĩrĩa matwara thĩinĩ wa thoko, nĩ makoragwo makĩona mbeca.

Haha ndĩrona mũtumia harĩa aroneka ahĩhĩtie thamaki agakorwo agĩciga haha thĩinĩ wa thoko nĩgetha akorwo akĩendia. Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ ũrĩa tũkoragwo tũkĩruga thamaki ici tũkarĩanĩria nacio na ngima, ũndũ ũrĩa ũkoragwo andũ mendete na mekĩrĩire mũno, andũ nĩ makoragwo makĩrĩa thamaki na ngima, makarĩanĩria makaigwa wega, na igakorwo ikĩmateithia thĩinĩ wa mwĩrĩ, nĩ gũkorwo nĩ cikoragwo cigĩteithĩrĩria mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ. Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno ndĩrona ũrĩa andũ mabatiĩ gũkorwo magĩĩka ũrĩmi ũyũ wa thamaki.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona tũnyũmba tũtũ, tũrĩa andũ makoragwo makĩhũthĩra mũno ta arĩmi o na kana mĩkawa ta ĩno mĩnene. Andũ nĩ makoragwo magĩthiĩ makaiga indo ciao gũkũ thĩiniĩ wa tũnyũmba tũtũ. Indo iria matarahũthĩra mũno, nĩ makoragwo magĩciga haha nĩ getha itigakorwo igĩthũka na ihenya o na kana igĩthũkia iria ingĩ, magakorwo o na makĩona cia kũhũthĩra rĩrĩa makorwo makĩninũkĩrwo kana magĩthirĩrwo.

Haha ndĩrona andũ aingĩ, arĩa maroneka tarĩ arĩmi a thamaki na ategi, maroneka magĩcicokanĩrĩria haha, nĩgetha mahote gũkorwo magĩcitwara thĩiniĩ wa thoko, irĩa makoragwo magĩthiĩ kwendia, makahota gũkorwo makĩgunĩka na magĩteithĩka na mbeca. Thĩiniĩ wa mbica ĩno, ndĩrona andũ arĩa marakorwo marĩkia gũtega na marĩkia gũcihĩta, nĩ marakorwo ona magĩcicokanĩrĩria haha, nĩgetha mahote gũcitwara thoko, arĩa angĩ marĩ kũrĩa thĩiniĩ wa maĩ-inĩ, kũrĩa mathondekeire nĩgetha itigakorwo ikiuma mahote gũkorwo magĩcirerera kuo.

Haha ndĩrona rori ĩthiĩte ĩkuĩte, na ĩroneka ĩkuĩte mĩrigo, na haha ngacoka ngona ĩngĩ nĩ ikorirwo ĩkĩgwa. Maũndũ marĩa mangenagia haha, nĩ gũkorwo andũ mangĩkorwo magĩthondekerwo bara wega, ngaari ta ici no cikoragwo cikĩgera bara wega citakũgwa rĩrĩa gwakorwo gũkiura. Maũndũ marĩa mangenagia nĩ kuona rori ta ĩno ĩkuĩte mĩrigo ndĩrakorwo ĩkĩgwa kana ĩgĩterema kana ĩgĩteretha, kũrĩa ĩroneka nĩ gũthiĩ ĩrathiĩ, rĩrĩa ĩngĩ ĩkoretwo ĩkĩgwa ĩkĩgeria kweherera ĩno.

Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno ndĩrona arĩmi arĩa maroneka ta marĩmĩte mũgũnda mũnene mũno, indo ta ici-matharũ na magakorwo magĩkĩra mĩberethi, nĩgetha makorwo magĩcihe maaĩ, kũrĩa maroneka ta arĩ hĩndĩ marekĩra nduthi. Nduthi ici nĩ ikoragwo ikĩhera mĩmera maaĩ na mĩmera ĩ kũnene kũndũ ĩtangĩkinyĩrwo ĩgakorwo ĩgĩkinyĩrĩrwo.Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũndũ ũyũ tũkoragwo tũgĩwĩka na njĩra ya kũhanda, tũgakorwo tũgĩitĩrĩria na mũberethi kũrĩa tũkoragwo tũkĩhe mũmera o maaĩ na ihinda rĩagwo.

Thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩno ndĩrona harĩa andũ makoretwo magĩthondekera gũkũ mathondekagĩra na mataĩri magakorwo makĩrengerera, magakorwo makĩiganĩrĩra, ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ agakorwo athondekete mataĩri ta maya, agakorwo agĩkĩra tĩri, tĩri ũtukanĩte na thumu, na rĩrĩa akorwo agĩkĩra, agacoka agakorwo agĩitĩrĩria maĩ, nĩgetha ahote gũkorwo akĩhandĩra indo ciake hau ta matharũ, kana itũngũrũ iria cia mahuti, ona indo ta thibinaci, nĩ ikoragwo ikĩagĩra mũno.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia arũgamĩte kando na mũthuriwe, harĩa ahana tarĩ gũthiĩ arathiĩ agĩtwaraga ndume ici, nĩgetha ikorwo ikĩrĩma, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũndũ ũrĩa rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, tũtiakorirwo tũkĩhũthĩra ndume nĩ tondũ niĩ gwitũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, tũtikoragwo tũkĩhũthĩra ndume, tũkoragwo tũkĩrĩma nacio tũkoragwo tũkĩhũthĩra theci kũrĩa tũkoragwo tũgĩcimbũrũria nacio, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩna mĩnoga mũno.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ mũno, kũrĩa marakorwo magĩthondeka nyũmba ici cia maratathi na magakorwo makĩrĩmĩra indo ciao thĩiniĩ wa nyũmba ici, kũrĩa nyũmba ĩno ĩkoragwo ĩkĩhe indo ici kĩruru na indo ici cigakorwo cikĩmera mũno.Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũrĩa ingĩruta andũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩmagakorwo magĩthondeka nyũmba ĩno ya maratathi na magekĩra mĩberethi kuo. Mĩberethi ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩhe o mũmera maaĩ manini, mũmera ũgakorwo hĩndĩ ciothe ũkĩona tũmaaĩ.

He bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ. Ũndũ ũyũ andũ nĩ makoretwo makĩwĩka mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, kũrĩa makoragwo makĩrĩithia ng'ondu na mbũri. Nĩ makoragwo o na magĩcirĩithĩria thĩiniĩ wa gĩcegũ o na kana magakorwo magĩcitwara rũũru, kũrĩa cirĩ gũthiĩ rũũru nĩ ikoragwo ikĩmathĩra na igakorwo ikĩharĩra mahuti, cigakorwo ikĩhũna. Harĩ bata mũno gũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ, nĩ tondũ ng'ondu nĩ cikoretwo ciĩ na kĩguni mũno. Andũ nĩ makoretwo magĩcirĩa ciĩ ta nyama na makendia makona mbeca.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa ng'ombe. Ũrĩithia ũyũ wa ng'ombe nĩ ũkoretwo wĩ na kĩguni mũno, nĩ gũkorwo rĩrĩa twakorwo tũkĩrĩithia ng'ombe, andũ amwe nĩ makoragwo macithondekeire gĩcegũ kũrĩa makoragwo magĩcihingĩra cigakorwo citingiuma, cigakorwo ikĩharĩra mahuti kũu na igakorwo ikĩrĩa. O na andũ amwe nĩ makoragwo makĩrĩithia thĩiniĩ wa rũru, magacitwara rũru igakorwo ikĩrĩa mahuti ikĩmathĩra. He bata mũnene mũno gũkorwo tũgĩka ũndũ ũyũ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona kũrĩa kwĩna thuruai, iria ihana tarĩ thuruai kana mbogo iria nĩ kũrĩa irarĩa, ngacoka ngona wambũi mĩrĩndũ. Maũndũ marĩa mangenagia haha, nĩ wambũi mĩrĩndũ, nĩ tondũ wambũi mĩrĩndũ cikoragwo cirĩ ona ota mũhĩrĩga wa bunda, na nĩ ikoragwo cirĩ thaka mũno rangi ũyũ wacio, rangi mũirũ na rangi mwerũ, kũrĩa ikoragwo cihana wega tarĩ mahũa, nĩ ikoragwo ona irĩ thaka mũno ũgĩciĩrorera.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno niĩ ndĩrona ngũkũ na tũcui twayo, kũrĩa kũroneka ta rĩ ngũkũ ya kwĩmathĩra na kwĩharĩra, kũrĩa ĩroneka ta ĩrĩ thĩiniĩ wa mũtitũ na ti kawainda ngũkũ gũkorwo ĩ thĩiniĩ wa mũtitũ, na ĩgakorwo ĩna tũcui twayo. Kũu ĩroneka ta arĩ kũndũ gũkuhĩrĩirie mũtitũ hihi, nyũmba ĩgakorwo yakĩtwo handũ hakuhĩrĩirie mũtitũ hihi, ngũkũ ĩno ĩgakorwo ĩkĩoneka thĩiniĩ wa mũtitũ ũyũ kũrĩa ĩroneka ĩna njui ciayo ĩkĩhaara.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ nĩ makoretwo makĩrĩma mũno thamaki, kũrĩa marakorwo makĩrĩma thamaki ici, magakorwo macienjeire ithima, magakorwo magĩthondekera gũkũ, kũrĩa mekĩraga neti igũrũ, nĩgetha itigakorwo ikĩrĩo nĩ indo ta rwĩgĩ, tondũ rwĩgĩ nĩ rũkoragwo rũkĩhĩta indo ta thamaki, thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia agĩcihe irio, ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, bata nĩ akorwo enjete gĩthima gĩake, kana gatemu, na agakorwo agĩĩkĩra neti igũrũ na mwena na igũrũ, nĩgetha itigakorwo ikĩrĩo nĩ indo ta rwĩgĩ.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, ndĩrona andũ mena iraĩ, na angĩ ngona mena tũthuku, kũrĩa marakorwo magĩthiĩ gũtaha thamaki, iria tũkoragwo twĩ tũnini, magakorwo magĩciĩkĩra thĩinĩ wa iraĩ ici, tũthamaki tũtũ tũnini, twonekaga o kũndũ kũnene ta maria-inĩ, kũrĩa iria rĩkoragwo tondũ rĩkoragwo rĩ inene, kũu nĩkwo andũ makoragwo makĩnyita tũthamaki tũtũ, kũrĩa andũ mathiaga na iraĩ na tũthuku, magakorwo magĩtaha magĩkĩraga iraĩ-inĩ.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa nyeni kana ũrĩmi wa waru mũno, kũrĩa andũ makoragwo makĩrĩma na mĩkaro, ona magakorwo makĩrĩmĩra wega magĩcokagĩrĩa tĩri, nĩgetha rĩrĩa kĩndũ gĩkĩ gĩa kũra gĩgakũra kĩrĩ kĩnoru ona gĩgakorwo gĩkĩega na gĩ gĩ gĩkĩarie. Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie na mahinda, nĩ gũkorwo nĩ kũrakorwo gũkĩara mũno, na gũgakorwo kwĩna thĩna wa maĩ, kũrĩa andũ marakorwo makĩenja ithima, nĩgetha mahote gũkorwo makĩona maĩ ma gũitĩrĩria.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ta harĩ mũndũ ũkoretwo akĩrĩma njũkĩ, kũrĩa ararĩma njũkĩ nĩgetha ahote gũkorwo agĩthũa ũkĩ, kũrĩa andũ makoragwo magĩthondekera tũmathandũkũ ta tũtũ, ona kana magakorwo magĩĩkira mĩatũ mĩtĩ-inĩ, ta gwitũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ makoragwo makĩ magĩthĩta njũkĩ na gwĩkĩrĩra mwatũ thĩinĩ wa mĩtĩ, no thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona mũndũ ũyũ harĩa ahana tarĩ gũthondeka athondekeire mathandũkũ, arathiĩ akĩroraga kana nĩ ithũite ũkĩ.

Gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, nĩ kuona atĩ nĩ njũgũ, nĩ kũgetha maragetha, kũrĩa makoragwo magĩkonya makaruta thĩinĩ wa nathĩ, gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, nĩ kuona njũgũ ici rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda, nĩũkoragwo ona ũkĩgetha nyingĩ, nĩgũkorwo njũgũ nĩ ikoragwo igĩciara nyingĩ mũno nakũu thĩ, kũrĩa andũ macienjaga magucagia makaruta thĩ ta waru, nĩ ikoragwo iciarĩte njũgũ nyingĩ mũno, gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ ndũrĩ mĩnoga mũno kũwĩka.

Haha ndĩrona hahandĩirwo matharũ, magakorwo me manene mũno na magakorwo me mathaka, harĩa ndĩrona andũ aingĩ haha macokanĩrĩire. Andũ aya marahana ta arĩ gũthomithio marathomithio ũhoro wĩgiĩ kĩndu gĩkĩ kĩrĩa kĩroneka ta arĩ matharũ maya, magĩtaragĩrio ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo ũgĩkĩhanda na gũkorwo ũgĩgĩbacĩrĩra.Thĩiniĩ wa mbica ĩno, haroneka ta arĩ arĩmi arĩa mokire gũthoma ũhoro wa ũrĩmi nĩ getha makorwo o nao makĩhota kũrĩma indo ta ici.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ marũgamĩte, harĩa mahana tarĩ gũthomithio marathomithio ũhoro wa kĩndũ gĩkĩ, kĩrĩa kĩroneka tarĩ marigũ, ũrĩa tũgũbatiĩ gũkorũo tũgĩkĩmenyerera na tũbatiĩ gũkorũo tũkĩhanda, thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ ya omũthenya omũthenya, andũ nĩmakoretũo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa marigũ, nĩgũkorũo marigũ matikoragũo, marĩ na wĩra mũingĩ, bata nĩũkorũo wahanda nokorũo ũkĩ, ũkĩhe maĩ, wakorũo ũkĩhe maĩ nĩũguo irigũ rĩtikoragũo na wĩra mũingĩ rĩtingĩkorũo rĩkĩũma, kũringana na ũrĩa ũthondekeire.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ aya anene arĩa makoragwo manyitĩrĩire ũrĩmi mũno nĩgũkorwo ndĩrona tarĩ gũthuthuria marathuthuria ũhoro wa indo ici nĩironeka ciĩ haha cigĩĩtwo thĩinĩ nyũmba ici kũrĩa andũ makoragwo magĩthiĩ gũthimĩra na gũthũrima. Andũ aya maroneka tarĩ andũ anene mũno thĩ-inĩ wa ũhoro ũkonainie na ũrĩmi kũrĩa makoragwo magĩthura indo ici kana nĩ ikoretwo ikĩhandwo na njĩra njega kana nĩirĩ na ũndũ ingĩkorwo igĩteithĩrĩria andũ

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩbataraga ũmenyi na ũbacĩrĩri mũno, nĩ gũkorũo rĩrĩa wa korũo ũkĩhanda kĩndũ gĩkĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩbataraga kũrorũo wega na gũthũrimwo gĩtigakorũo gĩkĩũmĩrũo, kĩage gũkorũo gĩkĩgĩa nĩ gũkorũo rita rĩakwa rĩa mbere, nĩ ndekire ũndũ ũyũ, mbegũ nĩ cia korirwo cikĩaga o na kũmera. Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩbatiĩ gũkorũo gĩgĩthondekerũo mũno nĩ gĩkoragũo gĩgĩciara nĩ gĩkoragũo gĩgĩbatara nginya o na kũheo, maaĩ gĩtigakorũo gĩkĩheo maaĩ maingĩ mũno.

Ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩ makoretwo mũno mawĩkĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa matunda maya, kũrĩa andũ makoragwo makĩhanda mũno, makĩhanda mũno thĩiniĩ wa mĩgũnda-inĩ yao, kũrĩa makoragwo makĩmenyerera na gũkorwo makĩhe maaĩ, ona magakorwo magĩcibacĩrĩra, kũrĩa makoragwo magĩcirora o kahinda gwa kahinda, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, andũ nĩ makoretwo makĩgunĩka mũno na ũrĩmi ũyũ wa matunda maya, nĩgũkorwo rĩrĩa makorwo makĩrĩma, nĩmakoragwo magĩtwara thĩiniĩ wa thoko, rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩma matunda maya matĩkoragwo makĩũmĩrwo mũno.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona itũngũrũ thaka ma, itũngũrũ nyingĩ, kĩndũ gĩkĩ kĩmenyagĩrĩrwo rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda, andũ nĩ makoragwo magĩkĩhe maĩ, na magakorwo makĩhũra ndawa, nĩ tondũ kĩndũ gĩkĩ rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda nĩ gĩkoragwo ona rĩmwe gĩgĩkorwo gĩkĩhĩa nĩ mbaa, na gĩkĩrwara, andũ nĩ makoragwo makĩhũra ndawa, rĩrĩa wakorwo ũkĩhũra ndawa, nogakorwo ũkĩrĩmĩra, nĩgetha ũkorwo ũkĩehererio ria, nĩ tondũ ria nĩ rĩkoragwo rĩgĩthũkia itũngũrũ ici, na rĩrĩa wakorwo ũkĩeheria ria, nĩ ikoragwo ona ikĩmera wega na igakorwo cirĩ thaka mũno.

Ũrĩa niĩ ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, ũrĩmi ũyũ wa itũngũrũ nĩ ũkoretwo wĩkĩrĩirwo mũno nĩ arĩmi, kũrĩa arĩmi makoragwo makĩrĩma itũngũrũ, magakorwo makĩrĩma mwena ũmwe itũngũrũ, na magakorwo magĩcirora wega na magĩcibacĩrĩra, na mwena ũyũ ũngĩ magakorwo makĩrĩma mbembe, kũrĩa mbembe itikoragwo wĩra mũingĩ rĩrĩa wakorwo ũgĩcihanda, bata no ũkorwo ũcimenyereire wega, na tĩri ũcio ũgakorwo wĩna thumu, nĩgetha rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda mbembe ĩgakorwo ĩkĩagĩra na ĩgakorwo ĩ thaka mũno, ta thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mbembe ici ciĩ thaka mũno.

Ũndũ ũyũ ndũkoroo wĩna wĩra mwĩngĩ, bata nĩũkorwo ũũ, ũ, wĩna handũ ha kũrĩmĩra harĩa ũkoragwo ũkĩenja mĩkaro thĩiniĩ. Na warĩkia gũkorwo ũkĩenja mĩkaro ũgakorwo ũkĩenja matego nogacoka ũgekĩra tĩrĩ, thumu thĩiniĩ wa matego mau wakowo ũkĩenja. Kũrĩa ũthiaga ũkĩhandaga mboga ciaku, na rĩrĩa warĩkia gũkorwo ũkĩhanda nĩũkoragwo ũgĩcihe maaĩ. Na rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩkia gũcihe maaĩ nĩũkoragwo onogĩciĩkĩra bataraitha okoro nĩ irabatara gwĩkĩrĩrwo nĩgetha ikorwo cikĩagĩra na ikorwo ikĩmera.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ wonanio ũrĩa wa indo andũ mathiaga kũonania indo ici iria makoretwo makĩrima na ũrĩa ikoretwo ikĩagĩra. Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia ũyũ ũrĩa ũkoretwo rĩngĩ akĩrĩma indo ta ici na agakorwo agĩcitwara thĩiniĩ wa gũkũ, nĩgetha akorwo akĩonania ũrĩa irakorwo ikĩguna andũ. Kũrĩa andũ makoragwo makĩhanda indo ta ici, ta meroni na marigũ magakorwo makĩagĩra ona magakorwo makĩgunĩka nacio. Kũrĩa mathiaga kũonania, nĩgetha ona andũ aya angĩ makorwo magĩteithĩka na makĩgunĩka.

ThĩinIĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ nĩmakoretwo makĩgunĩka mũno na magakorwo magĩteithĩka mũno na tekinoronjĩ ici ciũkĩte kũguna, nĩgũkorwo nĩ marakorwo ona makĩhũthĩra matinga, magakorwo makĩrĩmĩrwo nĩ mo, kũrĩa makoragwo makĩrĩmithia na njĩra ĩno ya kũrĩmithia na matinga, na rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩmithia na matinga, matinga nĩ makoragwo makĩrĩma ona magĩcokanagĩrĩria tĩri, kũrĩa andũ mabatiĩ gũkorwo magĩthiĩ kũharagania na theci ona kana macembe, ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ mĩnoga mũno.

Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, nĩgũkorwo andũ nĩ makoretwo makĩgunĩka mũno na ũndũ ũyũ, kũrĩa andũ makoragwo magĩthondeka maĩ thĩiniĩ wa gũkorwo makĩenja ithima, na magakorwo magĩteithĩka mũno, nĩ gũkorwo nĩ makoragwo makĩgunĩka mũno na maĩ, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ menjaga ithima, kũrĩa andũ makoragwo makĩenja ithima, nĩgetha makorwo makĩona maĩ, ũndũ ũyũ wĩ bata mũno, tondũ rĩrĩa wakorwo wĩ na maĩ nĩ ũkoragwo ona ũkĩhota kũrĩma indo, ta mboga, ona kana matharũ, kana itũngũrũ irĩa cia mahuti.

Harĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ nĩgũkorwo rĩrĩa twakorwo tũkĩhanda mĩtĩ nĩtũrakorwo tũgĩteithĩka mũno nĩgũkorwo nĩgũkoragwo kwĩna rĩera rĩega ona mbura ĩkahota gũkorwo ĩkiura. Thĩiniĩ wa, wa rũrĩrĩ rwĩtũ andũ nĩmakoretwo mekĩrĩire ũndũ ũyũ ũhandi wa mĩtĩ, nĩtondũ nĩmakoretwo makĩgunĩka mũno nayo. Nĩgũkorwo ona rĩrĩa makorwo makĩhanda mĩtĩ, mĩtĩ nĩ ĩkoragwo, nĩteithagia gũgakorwo kwĩna rĩera rĩega, ona indo cigakorwo cikĩhota kwagĩra thĩiniĩ wa mĩgũnda nĩũndũ wa rĩera rĩthaka.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona takataka harĩa citeanĩtio na igakorwo itakũmenyererwo kũrĩa iraterwo. Maũndũ marĩa ingiuga marangenia thĩinĩ wa mbica ĩno, nĩ kuona ihũa ta rĩrĩ rĩa sunflower nĩ gũkorwo rĩkĩmerera handũ ta haha. Ona haihũire takataka ũũ na gĩko, no rĩrahota gũkorwo rĩkĩmera wega na rĩgakorwo rĩrĩ na riri mwega, kũrĩa rĩroneka rĩrĩ ithaka mũno rĩmerete nĩ gũkorwo ona hau rĩrĩ, nĩ rĩrahota gũkorwo rĩgĩkũrĩra.

Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩna bata mũno, nĩgũkorwo nĩ tũkoretwo tũkĩũngania gĩko, na tũkahota gũkorwo tũkĩiga matũũra maitũ me matheru na matarĩ na gĩko, nĩ tondũ gĩko rĩrĩa gĩakorwo gĩkĩingĩha, nĩ gĩkoragwo gĩkĩrehera andũ mĩrimũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao ya o mũthenya o mũthenya, rĩrĩa twakorwo tũkĩrogota gĩko, tũkoragwo ona tũkĩhanda mĩtĩ, nĩgetha gũkorwo kwĩna ciĩruru, andũ makona gwa gũikara kũigwa riũa, na mĩtĩ ona ĩgateithia gũgakorwo kwĩna rĩera ithaka na rĩega.

Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire mũndo ũrĩmi ũyũ wa mbũri, kũrĩa andũ makoragwo magĩcirĩithia, ona kana magakorwo magĩcihingĩra thĩinĩ wa gĩcegũ. Handũ hakwa rita rĩakwa rĩa mbere gwĩka ũndũ ũyũ, warĩ gũkorwo tũgĩtwara mbũri thĩinĩ wa rũru, kũrĩa ciathiaga kwĩharĩra mahuti, na no nginya ũkorwo ũgĩcirora, nĩgetha ũkona kana nĩ cigana, itigakorwo ona ĩmwe ikĩũra, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ona wĩna mĩnoga mũno, na ũgakorwo ũkĩnogia mũndũ, nĩ tondũ no nginya ũcicokanĩrĩrie nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩciinũkia.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩ mũritũ mũno kũwĩka. Bata nĩ ũkorwo na haria ũrenda kũwĩkĩra na kũrĩmĩra. Kũrĩa ũthiaga ũkenja gĩtegũ, na warĩkia kwenja gĩtegũ nĩ ũkorogwo ona ũgĩgĩkĩra thumu. Na rĩrĩa warĩkia gwĩkĩra gĩtegũ kĩu thumu na watukania na tĩĩri waku ũkahandĩra irigũ rĩaku hau. Na rĩrĩa warĩkia gũkorwo ũkĩhandĩra irigũ rĩu rĩaku nĩ ũkoragwo ona ũkĩrĩhe maaĩ, na rĩrĩa warĩkia gũkorwo ũkĩrĩhe maaĩ, ũkaiga mahuti kũu thĩiniĩ wa gĩtegũ kĩu nĩgetha makahota gũkorwo makĩiga ũgunyu thĩiniĩ wa irigũ rĩu.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona ta arĩ ciana irathomera nja, thĩinĩ wa mĩtĩ, kũrĩa ciana ikoretwo igĩthomera thĩinĩ wa mĩtĩ-inĩ na nja, thĩinĩ wa matũra marĩa makoragwo marĩirwo, ta thamburu na kana turũkana, ciana nĩikoragwo cigĩkĩaga gũkorwo cirĩ na irathi, kũrĩa ikoragwo cigĩthomithĩrio nja. Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ta arĩ ciana irathomera thĩinĩ wa nja, kũrĩa irathomithio nĩ mwarimũ ũyũ ũrũgamĩte haha, magĩthomithio.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ itinga rĩakorwo rĩkĩrĩma na rĩakorwo rĩkĩaragania tĩri nĩgetha mũrĩmi ũcio akorwo akĩhanda indo thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ, na akorwwo akĩhandĩra kĩndũ thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ, rĩrĩa ndona ũũ, ndĩrona mũndũ arabatara gũkorwo wĩna mbeca nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩetha itinga ta rĩrĩ, rĩkahota gũkorwo rĩgĩũka thĩinĩ wa mũgũnda waku, ũkahota gũkorwo ũkĩrĩmĩra ũkĩrĩmĩrwo na ũkahota gũkorwo ũkĩharĩria nĩgetha ũkorwo ũkĩhandĩra indo kuo.

Mbica ĩno ĩroneka tarĩ kũndũ weni-inĩ, weni-inĩ mũnene mũno, nĩũroneka warĩirwo na gũtirĩ nginya mĩtĩ, nĩgũkorwo gũtirĩ mĩtĩ mĩhande thĩiniĩ wa weni ũyũ, na ngacoka ngona tarĩ hĩndĩ riua rĩarĩkia gũkorwo rĩgĩthũa, kũrĩa rĩrĩ gũthũa, nogũkorwo gũkoragwo gũgĩtuka na thĩiniĩ wa mbica ĩno, ũyũ ũroneka tarĩ weni mwarĩre mũno, kũrĩa kũroneka gũtirĩ kĩndũ ona kĩ kĩrakorwo gĩgĩthiĩra kuo thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, kũrĩa arĩmi makoretwo makĩrĩmithia na matinga, ona magakorwo makĩhũthĩra matinga thĩinIĩ wa mĩtũrĩre yao ya o mũthenya, nĩgũkorwo tekinoronjĩ nĩ ikoretwo ĩgĩcenjia mũno, kũrĩa ĩkoretwo ĩkĩguna mũno arĩmi, arĩmi kũrĩa makoragwo mekĩrĩire ũrĩmi, na gũkorwo makĩrĩma indo. ThĩinIĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ tarĩ kũhanda makoretwo makĩhanda marigũ, kana marĩa maroneka tarĩ marigũ mahandĩtwo thĩinIĩ wa mbica-inĩ ĩno, na ĩkoneka tarĩ itinga rĩkũgeraga kuo.

Nĩgetha ũkorwo ũkĩhota gwĩka ũndũ ũyũ, bata nĩũkorwo wĩna tũratathi tũtũ tũnini, tũratathi tũtũ tũrĩa andũ makoragwo magĩkĩra tĩri thĩinĩ wa tuo, na tĩri ũyũ ũkoragwo ũtukanĩtio na thumu, ũgakorwo ũgĩthondeketwo wega, rĩu ũgacoka ũgakorwo ũgĩkĩra thĩinĩ wa tũmaratathi tũtũ, na rĩrĩa warĩkia gũikĩra thĩinĩ wa tũmaratathi tũtũ, ũgakorwo ũkĩhandĩra mĩtĩ yaku ho, nogakorwo ũkĩmĩhe maĩ, kũrĩa ĩkoragwo ĩkĩmera ona ĩgakorwo ĩkĩagĩra, nĩgũkorwo ũkĩmĩhe maĩ na kũmĩrora.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ manyitĩte manyamũ maya marĩa marathiĩ makĩonagia andũ, andũ nĩgetha makorwo marĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene wa gũkorwo makĩbacĩrĩra matũra mao na kũmenyerera, na gũkorwo makĩhanda mĩtĩ, na magakorwo rĩngĩ makĩũngania takataka, nĩ tondũ takataka rĩrĩa ciakorwo cikĩihũra thĩiniĩ wa matũra maitũ, nĩ gũkoragwo kwĩna gĩko mũno na andũ magakorwo makĩrwara, tũngĩkorwo twĩkĩrĩire ũbacĩrĩri na ũmenyereri, no tũkorwo tũgĩikara maica mega nginya marĩa mokĩte.

Harĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ tondũ rĩrĩa tũkoragwo tũgĩka ũndũ ũyũ, andũ nĩ makoragwo magĩkinyĩrĩrwo nĩ ũndũ ũyũ, thĩinĩ wa matũra maitũ, na magakorwo makĩmenya ũrĩa mabatie gũkorwo makĩmenyerera ũtemi wa mĩtĩ, rĩrĩa makorwa marĩkia gũkorwo magĩtema mĩtĩ, magakorwo makĩhanda ĩngĩ, nĩgetha ona rĩera rĩgakorwo rĩrĩ ithaka na rĩgakorwo rĩ rĩega, na gũgakorwo kwĩna mbura igakorwo ĩkiura, thĩinĩ wa matũra maitũ, ũndũ ũyũ wĩ bata mũno kũwĩka, tũgathiĩ tũkĩhunjagia nĩgetha andũ makorwo mena ũigĩrĩrĩku.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia, harĩa akuĩte kana gake, na nĩ aroneka tarĩ kũhanda arahanda mũtĩ, rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, twathiĩte twĩ ta andũ aingĩ, kũrĩa twakorirwo tũkĩhanda mĩtĩ thĩiniĩ wa itũra ritũ, nĩgetha kũhote gũkorwo kwĩ na rĩera ithaka na rĩera rĩega, tondũ rita rĩakwa rĩa mbere twekire ũndũ ũyũ nĩ twanogire mũno, nĩgũkorwo twenjaga itegũ, tũgacoka tũgakorwo tũkĩhandĩra mũtĩ thĩiniĩ wa itegũ rĩu, nogacoka ũgaitĩrĩria maĩ, ũndũ ũrĩa warĩ na mĩnoga mũno.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ indo cikĩitio thĩiniĩ wa makũnia maya kana maratathi, kũrĩa ironeka ci cokanĩrĩirio, nĩgetha andũ makorwo magĩcihũthĩra, harĩa ndĩrona ona andũ angĩ marũgamĩte kũrĩa, marahana tarĩ gũcirora maracirora, ironeka tarĩ gũcokanĩrĩrio cira cokanĩrĩrio, kũrĩa andũ makoragwo magicokanĩrĩria indo ciao thĩiniĩ wa makũnia kana maratathi, nĩgetha mahote gũkorwo magĩcitwara matũra mangĩ kuma itũra rĩu nginya itũra rĩngĩ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona waria, maũndũ marĩa mangenagia thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona, nĩ rĩrĩa ndona andũ magĩcokanĩrĩra marĩ gakundi, nĩgũkorwo rĩrĩa andũ makorwo magĩcokanĩrĩra marĩ gakundi, nĩ makoragwo magĩthomithania maũndũ maingĩ, na maũndũ marĩa ũtoĩ, ũgakorwo ũkĩmenyera ho, kũrĩa andũ makoragwo magĩteithania na magĩteithĩka, nĩ gũkorwo rĩrĩa macokanĩrĩra hamwe nĩ mathiaga magathomithania, kana magebundithia maũndũ mataroĩ magakorwo magĩka, magakorwo magĩteithĩka mĩtũrĩre-inĩ yao.

Harĩ bata mũnene mũno gũkorwo ũgĩka ũndũ ũyũ, thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ, arĩa ndĩrona maigĩirwo maĩ thĩinĩ wa tũmetha, ona magakorwo makĩaranĩria, kũrĩa andũ mathiaga gũkorwo magĩteithania hakiri, magakorwo makĩaria maũndũ maingĩ, maũndũ ma ũrĩmi, ona mangĩ mangĩmateithia thinĩ wa mĩtũrĩre yao, harĩ bata mũnene gũkorwo tũgĩka ũndũ ũyũ, nĩ getha rĩrĩa twakorwo tũgĩtũngana, andũ nĩ makoragwo magĩteithania na maũndũ marĩa andũ matoĩ, magakorwo makĩmenyera ho.

Thĩ-inĩ wa mbica ĩno ndĩrona ta arĩ thigari, thigari iria cia mũtitũ iria ikoragwo ikĩmenyerera nyamũ na maũndũ megiĩ mĩtĩ, ũtemitemi ya mĩtĩ. Na thĩ-inĩ wa mbica ĩno ndĩrona ta arĩ mũtumia o harĩa. Harĩa aroneka ta arĩ kũhanda arahanda kĩndũ haha ainamĩrĩire. Na nĩ tondũ rĩrĩa twakorwo tũkĩhanda mĩtĩ, rĩera nĩrĩkoragwo na rĩrĩ ithaka na rĩgakorwo rĩrĩ. Na gũkoneka gwĩ gũthaka mũno nĩ tondũ ona mĩtĩ nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria andũ na ciĩruru mũno makahota kwĩyũa rĩũa.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ batĩrĩ, harĩa anyitĩte kĩmero arĩ kũhunjia arahunjia, nĩ aroneka tarĩ na bata wa kũhunjĩria andũ, nĩgetha andũ makorwo makĩmenya ũhoro wa ũkonainie na Ngai, na mahote gũkorwo magĩikara maica mega marĩa marĩ na thayũ, ona matakũ matakũmenana. Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ mũhunjia, ũrĩa arahana tarĩ kũhunjĩria arahunjĩria andũ kana mũingĩ, akĩmathomithagia ũhoro wa Ngai, na ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩikara.

Ũndũ ũyũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, rĩrĩa andũ makorwo makĩhandĩra mĩtĩ kando thiinĩ wa tuta, nĩ makoragwo makĩoya mĩtĩ ĩyo, magakorwo magĩthiĩ magĩtwaraga thĩinĩ wa matũũra, nĩ getha andũ mahote gũkorwo makĩhanda, andũ makoragwo macemanĩtie mĩcemanio mĩnene, kũrĩa andũ mathiaga makĩoyaga mũndũ o mũtĩ wake, agakorwo akĩhanda thĩinĩ wa mũtitũ, nĩ getha tũkorwo tũkĩhota gũikara rĩera rĩega, na rĩera itheru, na rĩera ithaka.

Gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, thĩinĩ wa mbica-inĩ ĩno ĩroneka ironeka weni mũnene ũtarĩ kĩndũ, gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩkia kũhanda mĩtĩ ta ĩno, nĩ gũkoragwo gwĩ gũthaka mũno na rĩera rĩgakorwo rĩ ithaka mũno, ona rĩkahota kũgucia mbura, kũrĩa mĩtĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria thĩinĩ wa matũra maitũ andũ makahota gũkorwo magĩikara rĩera ithaka na rĩera itheru, nĩ tondũ rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda mĩtĩ nĩ ĩtũmaga gũkahana wega na gũgakorwo gũkiura.

Haha ndĩrona mũwaria ũyũ, anyitĩte ngamĩra na mũkwa, nĩgetha ahote gũkorwo agĩthiĩ nayo, ahote gũkorwo agĩtwara rũru kana ahote gũkorwo akĩmĩrĩithia, niĩ maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona mbica-inĩ ĩno, ndĩrona ngamĩra, kũrĩa ngamĩra cikoretwo cigĩtaithĩrĩria mũno andũ, nĩgũkorwo rĩrĩa wanyua iria rĩa ngamĩra, nĩrĩkoragwo rĩgĩtaithia mũndũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ, ona thĩiniĩ wa mahĩndĩ, nĩ amu mahĩndĩ ma ngamĩra na nyama ciacio nĩikoragwo cigĩteithia mũndũ thĩiniĩ wa mwĩrĩ agakorwo ena hinya.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ rĩrĩa ndona andũ ta aya makĩrĩma, tondũ mararĩmĩra irio ici na tũtheci, ndĩciragia ũhoro ũrĩa nyonaga andũ makoretwo mekĩrĩire mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩ ũrĩmi, na makoretwo makĩrĩma mũno indo ta mbembe , ona indo ta matharũ, magakorwo makĩgunĩka mũno, kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ , wakorwo makĩrĩmĩra nĩ ikoragwo ona irio ikĩagĩra wega na igakũra wega.

Haha ndĩrona mũtumia anyitĩte mũhĩa wake akĩrora kana nĩũkoretwo ũgĩkũra wega, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, arĩmi nĩ makoretwo mekĩrĩire mũno ũrĩmi ũyũ wa mũhĩa na mĩgĩmbĩ, kũrĩa makoragwo makĩrĩma magakorwo marĩma mĩhĩa ĩyo, yarĩkia gũkorwo ĩgĩkũra nĩ matuĩkaga a kũmĩgetha magathiĩ makamĩũmithia, harĩa momithagia, na marĩkia kuuma magakorwo magĩtwara thĩinĩ wa gĩthĩi, magathiĩ magathĩithia mũtu makona mũtu wa ũcũrũ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia anyitĩte kĩndũ kĩrĩa arathiĩ akĩhandaga, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ menjaga mategũ, na rĩrĩa marĩkia kwenja mategũ kana mĩkaro, nĩ mathiaga magĩitaga mbembe, kũrĩa mathiaga magĩthikaga na magũrũ, na rĩrĩa makorwo makĩrĩkia gũthika magakorwo makĩhanda, nĩ makoragwo mambĩte gwĩkĩra thumu thĩiniĩ wa tĩri-inĩ, nĩgetha rĩrĩa makorwo magĩtema mategũ kana mĩtaro makĩhanda mbembe, cigakorwo cikĩgwata na igakorwo ikĩagĩra.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ ng'ondu harĩa iranyua maĩ, ng'ondu nĩ ikoragwo ikĩrĩithio thĩinĩ wa rũru, na thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tarĩ gũthiĩ ithiĩte kũndũ rũru, igakorwo ikĩrĩithio igĩũka kũnyua maĩ haha, igacoka cikahota gũthiĩ gũkorwo ikĩmathĩra na kwĩharĩra mahuti. Haha thĩinĩ wa mbica ĩno ironeka tarĩ kũnyua iranyua maĩ, nĩgetha ihote gũkorwo igĩthiĩ kwĩharĩra mahuti nakũu weni-inĩ.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, arĩmi nĩmakoragwo mekĩrĩire mũno ũrĩmi wa mbembe mũno, kũrĩa makoragwo makĩhanda mbembe, na rĩrĩa makorwo makĩrĩkia kũhanda mbembe nĩ ikoragwo ona ikĩagĩra mũno, na marĩkia kũgetha nĩ magethaga magaciũmithia, makahota gũkorwo magĩtwara gĩthĩi makona mũtu, na iria ingĩ magakorwo makendia, thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa ũndũ ũyũ , andũ nĩmakoragwo mawĩkĩrĩire mũno ũrĩmi wa mbembe, nĩgũkorwo mbembe nĩ ikoragwo ikĩmateithia, na thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ arũgamĩte akĩrorera.

Rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, kũrĩa ndĩrona mũtumia inamĩrĩire harĩa, na aroneka tarĩ kĩndũ ahandĩte ta nyanya agatambithia thĩiniĩ wa tũmĩtĩ, na mbembe, rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ , ũndũ ũyũ nĩ ũngenagia mũno, nĩgũkorwo rĩrĩa twakorwo tũkĩhanda indo citũ, na tũkorwo tũgĩcihe maaĩ , nĩ ikoragwo ikĩagĩra mũno, na igakorwo irĩ thaka ci thĩiniĩ wa mũgũnda , rĩrĩa ndona mbica ta ĩno ,ndĩrona nginya athondekeire handũ harĩa arakorwo agĩtegera maaĩ, nĩgetha akahota gũkorwo akĩhura mĩmera yake maaĩ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona atumia, arĩa mahana tarĩ gũtaha marataha maĩ thĩinĩ wa mĩtũngi-inĩ ĩno, mahote gũkorwo magĩkua na mahote gũkorwo magĩtwara thĩinĩ wa mĩciĩ yao, mahote gũkorwo makĩgunĩka na magĩteithĩka. Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha, gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, nĩ rĩrĩa wakorwo ũgĩtaha maĩ, maĩ nĩ makoragwo magĩteithia mũndũ ũgakorwo ũkĩhota kũruga, ona ũkahota gũkorwo ũkĩona maĩ ma kũnyua, ona kana kũhũra nguo, Gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩna kĩguni mũno rĩrĩa wakorwo ũgĩthiĩ kũgetha maĩ.

Rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ ndĩrona atumia aya haha mareka, marahana tarĩ kũgetha maragetha matharũ, ona itũngũrũ ciao magĩkagĩra thĩiniĩ wa mbaru, rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, nĩ warĩ na mĩnoga mũno, nĩgũkora nĩtwakorirwo tũkĩgetha matharũ na itũngũrũ citũ , twekĩraga thĩiniĩ wa makũnia na twarĩkia gwĩkĩra thĩiniĩ wa makũnia , tũgakorwo tũgĩkua tũgĩtwaraga thĩiniĩ wa mũciĩ, nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩtwara thoko, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩna mĩnoga mũno na twanogire.

Thĩ-inĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ arũgamĩte haha akĩĩrorera indo ciake. Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwakwa. Nĩ gũkorwo rĩrĩa twakorwo tũkĩrĩma indo ta ici, nginya ta nyeni, andũ nĩ makoragwo magĩteithĩka thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ gũkorwo nĩ makoragwo makĩona nyeni cia kũrĩa, na ĩgakorwo ikĩmateithia thĩ-inĩ wa mĩrĩ yao rĩrĩa marĩa. Ũndũ ũyũ nĩ ukoretwo wĩna kĩguni mũno kurĩ arĩmi. Arĩmi nĩ makoragwo ona magĩcitwara thĩ-inĩ wa thoko kũrĩa mathiaga makĩendia makona mbeca.

Bata nĩ ũkorwo ũthondekeire kĩaga, kana nyumba cia gwĩkĩra ũndũ ũyũ, kũrĩa andũ makoretwo makĩgunĩka mũno na ũrĩmi ũyũ, nĩguo ũrĩithia wa ngũkũ, andũ nĩmakoretwo makĩrĩithia ngũkũ na magakorwo makĩona matumbĩ kumana na kũrĩ cio , na magakorwo makendia imwe cita nyama, ũmenyo ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo naguo, no ũgĩ wa kũhota gũkorwo ũkĩrora ngũkũ na njui ciaku, rĩrĩa ciakorwo ikĩrua, kana rĩrĩa ciakorwo igĩ igĩbatara kũheo irio , ũgakorwo ũkĩmenya gwĩka maũndũ macio mothe.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ ũrĩa ahana tarĩ kwenja arenja mĩtaro, nĩgetha iĩorwo ĩgĩtwara maaĩ , nĩgetha o mũmera o mũmera ũkorwo ũkĩgĩa maaĩ, na haroneka tarĩ indo ta itũngũrũ ahandĩte na mbembe gũkũ miena-inĩ, na rĩrĩa akorwo akĩthondeka mĩtaro ĩno , maaĩ nĩmakoragwo makĩgera thĩiniĩ wa mĩtaro ĩno, akahota gũkorwo akĩhe mĩmera yake maaĩ makũigana na ĩgakorwo ĩkĩiga ũgunyu, ĩkahota gũkorwo ĩkĩmera wega ĩrĩ na riri.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtumia, harĩa ahana tarĩ thoko arĩ ,tarĩ kwendia arendia indo ciake ta macungwa, kũrĩa aroneka ekĩrĩte kanyamũ thĩiniĩ wa maniũrũ make, karembeko ga karĩa ekĩrĩte maniũrũ, karĩa gakoragwo gakĩgirĩrĩria mũndũ kũrwara mũrimũ ũyũ mũru , mũrimũ ũrĩa wakoretwo ũkĩũraga andũ kĩng´ũki kĩu gĩakoretwo gĩkĩũraga andũ mwaka ũcio wathirire , mwaka ũcio andũ nĩmakoretwo mũno magĩkua, harĩa haroneka tarĩ mũndũ ũrakorwo akĩhũra ndawa, nĩgetha andũ matĩkahote gũkorwo makĩrwara.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ acurĩtie mbombo mũgongo-inĩ, kũrĩa arathiĩ akĩhũraga ndawa, harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩũndũ rĩrĩa wakorwo ũgĩka ũndũ ũyũ wa gũthiĩ ũkĩhũraga ndawa, andũ nĩmakoragwo makĩaga kũrwara, mĩrimũ ĩrĩa mĩũru ta kĩng'ũki, kĩu andũ makorirwo makĩrwara thĩ yothe, andũ nĩ makoragwo makĩgirĩrĩrio kũrwara rĩrĩa makorwo makĩhũra ndawa kaingĩ kaingĩ, nĩ ũndũ wa kũraga tũtambi tũrĩa tũru.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa andũ nĩmakoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mburi, kũrĩa andũ makoragwo makĩrĩithia mahiũ mũno ta mburi, kana ng'ondu, ng'ondu rĩrĩa makorwo makĩrĩithia, macitwaraga thĩiniĩ wa rũru, kũrĩa cikoragwo igĩthiĩ kwĩharĩra mahuti , ona arĩa angĩ magakorwo mathondekete icegũ, kũrĩa makoragwo magĩcihingira, magakorwo no gũtwĩra, magacihe mahuti na angĩ magakorwo nĩgũtwara thĩiniĩ wa rũru, kũrĩa ithiaga kwĩharĩra na kwĩyethera mahuti igakorwo ikĩrĩa na igakorwo ikĩhuna.

Haha ndĩrona mũtumia, ũrĩa ũroneka anyitĩte matumbĩ maingĩ mũno na moko make. Thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, ĩroneka ta arĩ mĩena ya thamburu kana maathai, kũrĩa anyitĩte matumbĩ maingĩ mũno na mathaka, akoneka akĩonia andũ. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, andũ makoretwo magĩthondeka ciaga, kũrĩa makoragwo makĩrĩithĩria ngũkũ ciao thĩiniĩ wa ciaga, na magakorwo macithondekeire kũndũ gwa kũrekia, kũrĩa ithiaga kũrekeria thĩiniĩ wa iraĩ kana kana harĩa mathondekeire ha kũrekia.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ ,kĩndũ gĩkĩ gĩthondekagwo kĩmenyereirwo, rĩrĩa wakorwo ũgĩkĩhanda, andũ nĩ makoragwo magĩkĩra tĩri thumu, nĩgetha rĩrĩa wakorwo ũkĩhanda thibinaci ciaku, kana matharũ , igakorwo cirĩ thaka mũno na igakorwo cirĩ thaka, mathangũ magakorwo me mariĩ kũrĩa tĩri ũkoragwo wĩ mũnoru, kĩndũ gĩkĩ gwitũ gĩthondekagĩrwo thĩiniĩ wa mĩgũnda kũrĩa andũ makoragwo makĩrĩmĩra, na magakorwo magĩkĩhe maaĩ , kaingĩ kaingĩ , nĩgetha gĩgakorwo gĩkĩmera wega,

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona nyumba nyingĩ cia andũ iria ciakĩtwo na ikairigĩrwo na ngona tũmĩtĩ, rĩrĩa ndona tũmĩtĩ tũtũ tũhana rangi ũũ, nĩ ndĩrona kwĩna rĩera ithaka mũno , nĩ ũndũ ũrĩa andũ makoragwo makĩhanda mĩtĩ , rĩera nĩrĩkoragwo rĩ ithaka na gũkoneka gwĩgũthaka, ngacoka ngona matangi igũrũ, maigiĩrĩirwo thĩiniĩ wa wa nyumba kũrĩa igũrũ , nyumba iria ikoragwo ithondekeirwo matangi , ngona andũ acio matirĩ na thina wa maaĩ no mahote gũkorwo makĩrĩma.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, ndĩrona atumia atatũ manyitĩte itunda rĩrĩ rĩa meroni, kũrĩa itunda rĩrĩ rĩkoragwo rĩna cama mũno na nĩ rĩroneka rĩ ithaka mũno, kĩrĩa gĩũkaga thĩiniĩ wa meciria makwa rĩrĩa ndona ũũ, nĩ rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩa itunda ta rĩrĩ, mũndũ akoragwo akĩigua wega thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake, nĩ akoragwo onake akĩnyotoka ona rĩgakorwo rĩkĩ mũteithĩrĩria mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake, kũrĩa akoragwo agĩteithika mũno rĩrĩa arĩa itunda ta rĩrĩ , itunda rĩrĩ andũ nĩmakoragwo marĩendete mũno.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona waria igĩrĩ, arĩa manyitĩte mũberethi haha , maroneka tarĩ kĩndũ marahanda kana kĩndũ marahe maaĩ, ũrĩa ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo wĩna handũ haku harĩa ũrarĩmĩra, na rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩmĩra to nginya ũkorwo ũgĩkĩra mũberethi ta ũyũ, bata nĩ ũkorwo wenjete gĩthima gĩaku kĩa maaĩ, kũrĩa mũndũ athiaga agagĩtaha gĩthima na baketi yake, agakorwo agĩkĩhe o mũmera maaĩ na ũgakorwo ũgĩkĩhe maaĩ ma kũigana, ona kana ũgakorwo ũkĩhũthĩra mũberethi ũgathiĩ ũgĩitagĩrĩria.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, nĩũndũ rĩrĩa wakorwo ũgĩka ũndũ ũyũ na ũgathiĩ ũkĩhunjagia, nĩũndũ nĩgũkoragwo kwĩna rĩera rĩega, rĩrĩa andũ makoragwo magĩkiĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mĩtĩ, ona kana magakorwo makĩhanda matunda, nĩmakoragwo makĩgunĩka mũno, nĩgũkorwo nĩmakoragwo makĩiga rĩera wega, na rĩera rĩgakorwo rĩrĩ itheru na rĩrĩ ithaka, rĩrĩa twakorwo tũkĩhanda mĩtĩ mĩingĩ, na tũgakorwo tũkĩhanda indo ta mĩtĩ ya matunda, andũ nĩmakoragwo ona makĩgunĩka na matunda makarĩa, na rĩera rĩgakorwo rĩithaka.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ marũgamĩte gũkũ thĩiniĩ wa mũgũnda ũyũ, kũrĩa maroneka ta mahandĩte indo nyingĩ, iria marakorwo magĩthũrima na makĩroraga. Maroneka ta mahandĩte indo mĩhĩrĩga mĩingĩ, iria ironeka ciĩthaka mũno. Maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha, nĩ ũnyitanĩri wa andũ, harĩa makoragwo makĩnyitanĩra, nĩmakoragwo ona magĩteithania meciria-inĩ, makahota gũkorwo magĩteithania ũrĩa mabatiĩ gwĩka kũmenyerera mĩmera yao, ona kana kũmĩgetha.

Haha ndĩrona tarĩ ũrĩmi wa mĩciri, kũrĩa andũ makoragwo makĩrĩma mĩciri ĩno, na ĩgakorwo ĩna kĩguni mũno na magakorwo magĩteithĩka, kũrĩa ikoragwo igĩteithĩrĩria andũ na ciana, ona rĩrĩa ndona ũũ, rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ warĩ na mĩnoga , tondũ no nginya tũngĩathire kũgetha thĩiniĩ wa mũgũnda, kũrĩa twagethaga tũgĩkĩraga thĩiniĩ wa kireti, nĩgetha ĩhote gũkorwo ĩgĩtwarwo thoko andũ makiũmagĩria, ũndũ ũrĩa warĩ na mĩnoga mũno, nĩgũkorwo andũ nĩma nogire mũno.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona ngamĩra haha, na ngona mũndũ ũmwe ainamĩrĩire na ũrĩa ũngĩ nĩ kũmĩtheca , ũrĩa aroneka tarĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ , na ndagĩtarĩ aya a mahiũ arĩa makoragwo matũmĩtwo nĩ thirikari, nĩ mathiaga magatheca, magatheca indo ici ta ngamĩra kana mahiũ, nĩgetha itigakorwo ikĩrwara mĩrimũ ĩrĩa mahiũ makoragwo makĩrwara, nĩgetha ikorwo ciĩna mwĩrĩ mwega na ikorwo ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ , itigakorwo ikĩthũmbũrwo nĩ mwĩrĩ kana mĩrimũ iria mĩũru.

Haha ndĩrona tarĩ ng'ombe ĩnyitanĩirwo nĩ andũ, harĩa ĩronekana tarĩ kũrorwo ĩrarorwo kana gũthũrimwo, kana ĩna thĩna wa mwĩrĩ, kũrĩa ĩroneka tarĩ rũrĩmĩ ĩrutĩtwo nja ĩkĩrorwo, nĩgetha ĩhote gũkorwo ĩgĩthondekwo na ĩhote gũkorwo ĩgĩteithĩka, nĩgetha ĩkorwo ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, ndĩgakorwo ĩkĩrwara, mĩrimũ ĩrĩa mĩũru ya kũraga mahiũ, kana ĩkorwo ĩkĩrwara mĩrimũ ĩrĩa mahiũ marwaraga magakua.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona mbũri nyingĩ na ngona ndagĩtarĩ, ũrĩa ahana ta arĩ kũmĩhe aramĩhe njanjo, ndagĩtarĩ aya a thirikari. Nĩgetha ũhote gũkorwo wĩna ũmenyo wa gwĩka ũndũ ũyũ, ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthiĩ gũthomera ũndagĩtarĩ, ndagĩtarĩ aya a mahiũ, nĩgetha ũkahota gũkorwo wĩna ũgĩ, na ũmenyo wa gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgetha rĩrĩa wathiĩ kũrora mahiũ ũgakorwo ũkĩmenya nĩatĩa ũreka, na ũkahota gũkorwo ũgĩthũrima mĩrimũ ĩrĩa mahiũ marwaraga, makĩria mĩrimũ ĩrĩa mahiũ marwaraga nginya magakua.

Haha ndĩrona tarĩ andũ marũrũnganĩte ,macemanĩtie, arĩa maronekana tarĩ indo magũthomithagio , nĩgetha mahote gũkorwo magĩikara mĩtũrĩre mĩega na mĩtũrire mĩthaka, harĩa maronekana macemanĩtie marĩ andũ aingĩ, na marĩkia gũkorwo magĩthomothio ũhoro wa mĩtũrĩre itũ ya o mũthenya o mũthenya , ũrĩa mabatiĩ gũkorwo na rĩngĩ makĩrĩma, ũrĩa mabatiĩ gũkorwo makĩrĩma indo iria raithi, kũrĩma na iria mabatiĩ gũkorwo makĩrĩma, na ona kana ũrĩithia wa mahiũ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona weni mũnene , ũroneka warĩirwo ona ũkoneka ũmĩirwo , ũndũ ũyũ thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ nĩ ũcenjetie mũno na mahinda ,nĩ gũkorwo ona nĩgũkoretwo ona gũkĩara , gũgakorwo gũtaraura, na rĩrĩa gwakorwo kũrĩkĩtie kwara, mĩgũnda nĩ ĩkoragwo yũmĩirwo na ĩgakorwo yũmĩte, nĩgũkorwo ona gũtirĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩhande, nĩ tondũ wakorwo ũkĩhanda, indo icio nĩ cikoragwo cikĩũma nĩ undũ wa riua, ũndũ ũyũ nĩ ũthiĩte ũcenjetie mũno na mahinda mũno, nĩgũkorwo andũ nĩ makoretwo makĩũmĩrwo.

Haha mbica-inĩ ndĩrona mũthuri ũrĩa ũnyitĩte kabuyu, karĩa karoneka tarĩ ka ndawa , na ngona mbembe, mbembe iria ironeka ci thaka mũno, ironeka tarĩ gũthima arathima ndawa ĩno thĩiniĩ wa gakunĩko, nĩgetha ahote gũkorwo akĩhũra ndawa mĩmera ĩno yake, nĩgetha ndĩgakorwo ĩkĩthũkio nĩ indo ta ngũga, ona kana tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũgĩthũkia mĩmera ta ĩno ta mbembe, rĩu arekĩra nĩgetha ahote gũkorwo akĩhũra ,akĩhũthĩra mbombo ahũre ndawa.

Haha ndĩrona tarĩ mbata, ũrĩithia ũyũ wa mbata ũbataraga ũkorwo wĩna ũmenyereri na ũmenyo, nĩgetha rĩrĩa ũgakorwo ũkĩrĩithia mbata, ũgakorwo ũgĩcihũnia na ũgakorwo ũgĩcihe irio, rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ ndarĩ, twarĩithĩtie mbata kũrĩa ciakoragwo no nginya ũkorwo ũgĩcihe indo ta ngirini ta matharũ kana mathibinaci, kũrĩa ikoragwo igĩetherwo ũgakorwo ũgĩcihe irio na ũgakorwo ũgĩcihe maaĩ , nĩgetha ikorwo ikĩnyua na ikorwo ikĩhũna.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona thibinaci , kũrĩa ironeka ci thaka mũno na ciagĩrĩte , maũndũ marĩa mangenagia ndĩrona haha, nĩ ũrĩa cihana ciĩkĩrĩrwo mahuti thĩiniĩ wa gitina-inĩ, nĩgetha ikorwo ikĩiga ũgunyu, itigakorwo ikĩũmĩra , nĩkĩo ironeka cithakarĩte ũũ na irĩ thaka , rĩrĩa wakorwo ũkĩrĩma ũrĩmi ũyũ wa thibinaci , na wakorwo ũgĩkĩrĩra mahuti thĩiniĩ wa gitina-inĩ, mũmera ũcio nĩ ũkoragwo ũkĩigira ũgunyi, kũrĩa ũkoragwo ona ũgĩthiĩ na mbere na gũkũra wega, na gũkorwo ũhana wega.

Ici ndĩrona tarĩ ndũma, ndũma nĩũtherũkagia, na warĩkia gũtherũkia, ũgakorwo ũkĩũnũra makoro, ũgakorwo ũkĩrĩanĩria na cai, ona no irĩagwo na njĩra ya kũnũrwo makoro macio, ũgakorwo ũgĩcithitha ũgatukania na indo ta waru. Na rĩrĩa wakorwo ũgĩcithitha, ũgakorwo ũgĩkaranga na kindũ ta mũcere na gĩtheri gĩaku. Nĩikoragwo cĩina cama mũno ona ũgĩcirĩa, ona irĩ ngarange nĩ irĩ cama mũno. Ona rĩrĩa ciatherũkio ũgakorwo ũkĩrĩanĩrĩa na cai nĩikoragwo ciĩ na cama.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩrĩ na bata mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ ruitũ, nĩgũkorwo andũ nĩmakoragwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa ndania. Rĩrĩa makorwo makĩrĩma ndania, ndania ititĩkaga ihinda inene gũkorwo igĩkũra, nĩmakoragwo ona magĩcihanda tondũ nĩ mũmera ũrĩa ũkoragwo ũkĩmera naihenya, magakorwo magĩtwara thoko na makona mbeca. Rĩrĩa makorwo makĩrĩma ndania ici, nĩmakoragwo ona makĩona mbeca cia naihenya. Kĩndũ gĩkĩ gĩkoragwo kĩna bata mũno, nĩgũkorwo ona andũ nĩmakoragwo magĩkaranga nakĩo irio, irio-inĩ gĩgakorwo gĩgĩcamia irio wega.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ andũ nĩ makoretwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa mboco, nĩgũkorwo mboco nĩ ikoretwo citarĩ na maũndũ maingĩ, kana mĩnoga mĩingĩ, bata nĩ rĩrĩa wakorwo wa cihanda, ciakorwo ikĩmera , ũgakorwo ũkĩrĩmĩra nĩgetha weheria ria, ũgakorwo warĩma na wehererira ria ,ciakũra ciahota gũkorwo igĩkũra, nĩ ũkoragwo ona ũkĩhura ndawa, nĩgetha itagakorwo ikĩrĩo nĩ ũme , kana ikorwo ikĩuma, ikĩrĩo nĩ tũtambi, na rĩrĩa wakorwo ũgĩcirora wega na kũihe maaĩ makũigana , nĩ ikoragwo igĩkũra, ugakorwo ũkĩgetha ũgakorwo ũkĩhota kũrĩanĩria na indo ta gĩthere-inĩ, kana ona mũcere-inĩ.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona, tarĩ biribiri ,biribiri iria kari , iria andũ makoragwo magĩkĩra thĩiniĩ wa irio, kana magakorwo magĩthondeka nacio cita kacumbari, magakorwo magĩ citinangia nyanya kando , nĩmekĩraga biribiri ĩno na gĩtũngũrũ makahota gũkorwo makĩrĩa nĩria na indo ta matumbĩ, kana indo ingĩ rĩrĩa marĩa kacumbari kau ,biribiri icio nĩ cikoragwo cirĩ ndũrũ mũno, nĩgũkorwo ti andũ aingĩ maendete kũrĩa biribiri , nĩ tondũ nĩ ĩkoragwo iri ndũrũ na igakorwo ikĩmarũrĩra thĩiniĩ wa kanua kao.